Nĩ matunyagwo mũno mbeca, nĩ andũ magoka kũmahenia ,na makamera rĩngĩ maimĩte kambuni-inĩ ya safaricom rĩu makamahenia na rĩngĩ mũndũ ũcio agakorwo nĩ atunyuo mbeca nyingĩ mũno, na igatuĩka cia gũthiĩ, na magatuĩka rĩngĩ ona nĩ abutuo wĩra nĩ tondũ nĩ ahenio nĩ andũ acio ageni, na mameera maimĩte kwa M-pesa , nĩ aruti a wĩra a M-pesa . Koguo mathĩna mau nĩ macemanagia namo mũno mũno mũno na magatunyuo mbeca.

Ũnyihu wa maaĩ, gũgakorwo nĩ kwarĩte mũno, na rĩu nĩ gũcenjetie weather rĩgakorwo rĩera rĩtirathiĩ ũrĩa rĩathiaga hau kambere. Tene nĩ gwakoragwo na ũndũ wa gũkorwo atĩ nĩtũramenya hĩndĩ ĩna nĩgũo gũkaũra, hĩndĩ ĩna, mweri ũyũ naguo, nĩgũkwara rĩũ nĩtagwathire gũkĩgaruruka nĩ ũndũ wa ũrĩa andũ magĩcenjirie enviroment rĩũ magagĩkorwo ningĩ nĩmagĩtemete mũno mĩtĩ , maaĩ makanyiha, manyiha andũ magakorwo matiraruta irio rĩngĩ, kana magakorwo ũrĩmi nĩ wathiĩ thĩ.

Noũndũ ũmwe na kũhũthĩra macini iria tũhũraga maĩ nacio na tũgekĩra indo cia kũhũra maĩ , magatinda makĩhũra hingo cio the na magatũũra kũu mahũraga magakorwo maĩ macio nĩmaingĩ biũ. Kana kunithia rũĩ maĩ maga magaikara kũu, kwogwo ĩo nĩnjĩra ĩngĩ ĩrĩa tũngiuga nũyakũhanania na kwarahia maĩ, tondũ maĩ nĩmakũingĩha na marahe thĩiniĩ wa mũgũnda ũrĩa ũrenda warahe maĩ.

Nĩkũrĩ ĩmwe njĩra ĩmwe ya kũingĩrĩria maĩ rũĩ na ũgacoka ũkaunithĩria kũrĩa ũrenda maĩ magere . Ucio nĩ ũrĩmi ũmwe ũngĩrĩma naguo maĩ. Nĩkũrĩ ũndũ ũngĩ wakũingĩrĩria maĩ, mũkenja dam maĩ mau magakorwo memaingĩ mũno. Mũgacoka mũgetha mĩberethi ĩgekerwo ĩgatwara maĩ bara-inĩ kana ĩgereire njĩra-inĩ cia bara ĩgathiĩ ĩgatwara mũciĩ kwa mũciĩ. ĩo nĩnjĩra ĩngĩ ya gũkorwo maĩ nĩmarathiĩ na mĩberethi na magakinya mĩgũnda-inĩ itũ na tũkarĩma namo.

Nĩ kũrĩ mũthemba wa gũitĩrĩria, ũhingĩrĩirie maaĩ handũ ũgacoka ũgakorwo wĩkĩrĩte mĩberethi, ĩyo nĩ njĩra ĩmwe, nĩ kũrĩ njĩra ĩngĩ ya gwĩkĩra nyamũ cia kũminja maaĩ, ũhũthĩrĩte o mĩberethi, hĩndĩ ĩyo ĩrahũthĩra tũnyamũ tũtũ tũminja minjaga maaĩ, nĩ kũrĩ ĩngĩ nayo ya kũhingĩrĩria maaĩ, ũkareka ma flood mũgũnda ũcio. Rĩu njĩra ĩrĩa njega ingĩhe mũndũ kana ingĩenda mũndũ ahũthĩre, nĩ njĩra ya kwĩkĩra mĩberethi, ũgathiĩ wũitĩrĩirie o mũmera waku harĩa ũrĩ, o harĩa ũrĩ hĩndĩ ĩyo ndũrĩ na wanangi wa maaĩ, ũgũkorwo ũkĩhũthĩra maaĩ wega.

Njĩra ĩrĩa njega mũno ya gũitĩrĩria maaĩ nĩ ĩrĩa ũrahũthĩra mũberethi. wahũthĩra mũberethi ũgacoka ũgatwara harĩa ũratwara mũgũnda-inĩ harĩa hee mĩmera yaku. Ũkanyita maaĩ ũgaitĩrĩria o mũmera o mũmera o mũmera. Njĩra ĩyo nĩ njega nĩũndũ wa rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũraitĩrĩria maaĩ o mũmera-inĩ o mũmera-inĩre, hatĩre wanangĩki wa maaĩ, maaĩ nĩ makoragwo makĩhũthĩka wega na maaĩ hĩndĩ ĩyo nĩ ũhotaga kũmaiga kwa ihinda yani ũkamahũthĩra kwa ihinda inene, ũgũo rĩ ndũngĩthĩnĩka nĩ maaĩ na maaĩ nĩ ũgũkorwo hĩndi ĩyo ũkĩaga kũmaananga. Ũgakorwo maaĩ mau atĩ nĩ ũrahũthĩra ũrĩa kwagĩrĩire.

Niĩ ndithondekete demu thĩ-inĩ wa mũgũnda wakwa, nĩ tondũ mũgũnda wakwa ti mũnene, koguo ingĩthondeka demu, ona ndingĩona gwa kũruta maĩ mau ma gũthondeka demu gũtirĩ, nĩ tondũ rũĩ rũria rwĩ gwĩtũ nĩ rũĩ rũnini mũno. Bado mũgũnda witũ ti mũnene, no nĩ njũi gũthondeka demu thĩ-inĩ wa mũgũnda waku, nĩũteithagia mũno nĩ tondũ maĩ mau, nĩũhotaga kũmacokanĩrĩria hamwe na ũgakorwo ũkĩhũthĩra wega ũtagũthĩnĩka. Hĩndĩ ĩrĩa kwaga mbura mbura yanyiha, tuoyaga maĩ mau, tuoya maĩ mau tũgatwara, tũgaitĩrĩria wega tũtekwananga maĩ, koguo maĩ nĩ makoragwo me mega na tũkahota kũmahũthĩra ũrĩa kwagĩrĩire.

Nĩtũhũthagĩra mbombo, mbombo ĩyo tũgathiĩ tũkamĩkĩra rũĩ, ũgacoka ũgakorwo na mĩberethi ya kwambatia maaĩ, ĩgatwara mũgũnda-inĩ kũrĩa ũrenda, na ũgakorwo wĩkĩrĩte tabu cia kũruta maĩ oharĩa ũrenda thĩinĩ wa mũgũnda waku. Ũgakorwo hĩndĩ ĩyo noũkorwo ũkĩhũthĩra mbombo ingĩ cia kũminja maaĩ kũu mũgũnda-inĩ waku, nĩgetha maaĩ mau mambata matikae gũitĩkanga, ũgakorwo nĩũramatwara kũringa na ũrĩa ũrenda makinye mũgũnda -inĩ waku.

Nĩnjokanagĩrĩria maaĩ, ngekĩra rĩngĩ itangi ,kana ngakorwo ndĩna handũ nyenjete irima, na ngakorwo nĩ njĩkĩrĩte iratathi, ũguo ngahota gũcokanĩrĩria maaĩ makwa hau, hĩndĩ ĩrĩa kuurĩte. Hĩndĩ ĩo kũraura maaĩ mau nĩ ngoragwo ngĩmacokanĩrĩria hau, nĩ tondũ nĩ makandeithia hĩndĩ ĩrĩa kwara. Ũguo kwara, niĩ ndikoragwo na thĩĩna ũcio mũnene njoyaga maaĩ marĩa ndacokanĩrĩirie me itangi kana me hau njĩkĩrĩte harĩa nyenjete irima rĩu ngekĩra iratathi maaĩ mau nĩ mandeithagĩrĩria mũno hĩndĩ ĩrĩa kwaga mbura. Kwoguo maaĩ makwa njokanagĩrĩria handũ hamwe harĩa ngoragwo ndĩmacokanĩrĩirie makandeithia.

Nĩgũkorwo ũcokanĩrĩirie maaĩ handũ hamwe, ũgekĩra mĩberethi, mĩberethi ĩyo ĩgatwara maaĩ nginya haria mũgũnda-inĩ ũrenda. Mĩmera inĩ yaku no ũhũthĩre nyamũ ya kũminja minja, ĩho ĩkoragwo ĩĩ kamacini ga kũminja, kamacini kau nĩ gegũteithia gũtwara maaĩ nginya haria ũrenda. Kana ĩrĩa njega mũno nĩ kuoya mĩberethi ĩyo, ũgacoka ũkoya na moko maku ũgatwara o mũmera-inĩ ũgathiĩ ũgaitĩrĩria mũmera-inĩ harĩa ũrenda, kwoguo hĩndĩ ĩyo gũtikoragwo na wandĩki wa maaĩ. Koguo njĩra ĩrĩa njega mũno nĩ ĩyo ya kuoya mũberethi ũgathiĩ ũgaitĩrĩria gĩtina-inĩ kĩa mũmera waku na hĩndĩ ĩyo ndũgũkorwo ũkĩananga maaĩ maingĩ.

Mbura nĩyo kĩhumo gĩakwa gĩa gũitĩrĩria maaĩ nĩ tondũ mbura nĩ ĩgũkinyira mũmera o wothe. Na mbura nĩ ngũhota kũhanda hĩndĩ ĩrĩa yaura, nĩgetha mũmera wakwa ũkorwo ũkĩgĩa maaĩ, kwoguo ndirĩ hĩndĩ ingĩkorwo maaĩ mau ndirahota kũma- kĩu nĩkĩo kĩhumo gĩakwa gĩa gũkorwo mbura nĩ ĩraura, na ndahanda hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire, nĩ tondũ ngũhanda hĩndĩ ĩyo mbura yurĩte.

Mbere nĩ gwetha mbegũ ĩrĩa yagĩrĩire, ĩrĩa ĩna ũigĩrĩrĩku wa igũrũ, ũgacoka ũgathiĩ ũkahanda. Wahanda, ũkahanda hĩndĩ ĩrĩa kĩmera kĩagĩrĩire, hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mbura, ũgacoka mĩgethere-inĩ ũgakorwo nĩ ũrarora wega atĩ mboco ĩo yaku nĩ wa mĩgetha na wamĩanĩka wega yoma. Kũoguo ona harĩa mĩgethere-inĩ ũkamenya nĩwagetha wega na ndĩrĩ na mathĩna ona manini.

Nĩ kũrĩ hĩndĩ gũkoragwo na mbura nene, hĩndĩ ĩyo kwĩ na mbura nene, wagĩrĩirwo nĩ gwetha mbegũ ĩrĩa yagĩrĩire nĩ gũkorwo ĩkĩhandwo hĩndĩ ĩyo, atĩ nĩ ĩgũkorwo ĩkĩ, okorwo nĩ mbura nene, nĩ ĩrabatara mbura ĩyo nene. Ningĩ, nĩwagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩmenya atĩrĩrĩ, mbura ĩkura rĩ. Rĩera rĩngĩcenjia na ũrege kũhanda mbegũ ĩrĩa yagĩrĩire kĩmera-inĩ kĩu, ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩkĩ abekti mbegũ kana mbembe, kĩndũ kĩrĩa ũhandĩte, gĩgĩthiĩ gũkũra gĩkaga rĩngĩ gũkũra wega, rĩngĩ nĩkĩagire mbura njiganu, na rĩngĩ kana nĩkĩarĩrĩirwo, koguo kĩarĩrĩrwo ndũrĩ hĩndĩ ũngĩgĩa na magetha.

Gũthambia harĩa ũrekĩra maaĩ, ta maaĩ nĩ ma mbura itangi rĩu nĩ nĩrĩagĩrĩirwo gũkorwo rĩ irĩthambie, ũcio nĩ ũmenyereru ũmwe. Ũngĩ nĩkũria tũthiĩte tũkahingĩrĩria maaĩ ma ndamu tugacoka tũgekĩra mĩberethi maaĩ mau nĩtũĩkĩraga ndawa nĩgetha maaĩ mau magĩtũkinyĩra magakorwo me maaĩ mamenyerere, ona maaĩ mau nĩtwĩkĩraga matangi maitũ koguo tũgakorwo nĩtũigĩte maaĩ na nĩtũmenyereire maaĩ mau matirĩ handũ maragĩa na ũhoro wa kũgĩa gĩko.

Nĩ gũkoretwo na ũhoro wa tũgunyũ tũrathũkia mĩmera itũ ya mbembe na ĩkagiria ngorwo, tũkorwo twĩna kĩmera kĩega. Na rĩu nĩ kũgĩĩte ndawa. Kwoguo hĩndĩ ĩrĩa ingĩhanda, nĩ njagĩrĩirwo gũthiĩ njethane na ndawa ĩyo, na njũrie mũtaaramũ ũrĩa wa mĩmera atĩ nĩ ndawa ĩrĩkũ njega njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ngĩhura nĩgetha hũrane na tũtambi tũu, na nĩgetha ngagĩa na magetha mega.

Mbegũ ya merũ, nĩ ĩkoragwo e njega na ũngĩhanda, wa mbere, ndĩhohaga, mbegũ ĩyo nĩyumaga ĩ njega kuma thĩ na ĩgakorwo ĩna ĩgĩĩkĩra waru nyingĩ , na ũngĩmĩhe thumu wega ũcoke ũhote kũmĩthikĩrĩra wega, mbegũ ĩyo nĩ ĩrũtaga waru nyingĩ na nĩ ĩheanwo wega kugwo ũgakorwo wĩna magetha maingĩ gũkĩra mbegũ ici ingĩ, ũngĩ ringithania meru na cangi, niĩ meru nĩyo nyendete mũno na nĩyo handaga.

Gũkorwo tũtarĩ na mĩtĩ mĩiganu, nĩtũkoretwo tũgĩtema mĩ mĩti mũno thĩiniĩ wa mĩgũnda itũ, ĩria ĩtũteithagĩrĩria kũgũcia mbura kwoguo mbura ĩgakorwo ĩtarĩ nyingi ona yagĩa gũkaga mbura ya kĩmera, kwoguo nĩ twagĩrĩirwo nĩ mũno nĩ kũmenyerera mĩtĩ ĩrĩa tũri nayo, ona watema mũtĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩgũkorwo tũkĩhanda mũtĩ ũngĩ, nĩgetha mĩtĩ ĩtige kũnyiha mũno na tũkorwo twĩna mĩtĩ mĩingĩ ĩria ĩngĩtũteithĩrĩria gũthondeka rĩera na nĩgetha mbura ĩgakorwo ĩrĩ nyingĩ ĩkaga gũkorwo ĩkĩ affect mĩmera itũ.

Nĩgwethana na mũtaaramu ũrĩa oĩũhoro wa nyanya, andeithĩrĩrie na kũmenya nĩmbegũ ĩrĩkũ njega kũ kũmenya atĩrĩ, nĩ ndawa irĩkũ iria ngũha ngũhũthĩra na nĩrĩ yagĩrĩirwo nĩkũhũthĩrwo, nĩhĩndĩ ĩrĩa ĩraruta kĩro, kana nĩhĩndĩ ĩrĩa already ĩrutĩte kĩro kana nĩrĩrĩa , nginya hĩndĩ ĩrĩa ũgakorwo ũkĩgetha.

Wambere nĩ kũrora kana wĩna magetha maingĩ, haya na wagetha magetha mau, wahandĩte kiasi kĩigana atĩa kana kiwango kĩigana atĩa na wagetha kiwango kĩigana atia kwoguo ũkamenya kũringana na kĩrĩa wekĩrire mũgũnda waku ũkĩhanda na kũringana na kĩrĩa wagetha nĩũkamenya kana nĩwagĩa na baida kana nĩ hathara thĩiniĩ wa mũgũnda waku.

Mbembe na mboco, icio nĩ iteithanagia o harĩa kuuma o kĩambĩrĩria, nĩ tondũ mbembe nĩtũhandaga hamwe na mboco na itigianaga. Itwaranaga wega nginya hĩndĩ ĩrĩa ũgacoka kũgetha, ũgĩthiĩ kũgetha. Ũguo itikoragwo irĩ na thĩĩna nginya hĩndĩ ĩrĩa ũrarĩmĩra ikoragwo ciina, cigĩkũranĩra wega na itithumbũranaga bata no kũmenya mbembe wahanda atĩa na spacing ya kũhanda mbembe ĩyo ona mboco

Ũrĩa ũ balance two niuntrienti ciothe bataraitha ũcio ũkoragwo ũrĩ mwega na nĩmwagĩrĩru hĩndĩ ĩrĩa wahanda wekĩra, mũmera wagucia wega nawekera ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, mũmera ũcio nĩũthiaga wehga nanĩ ũkoragwo na maciaro magĩrĩru.

Mbere nĩ ndoraga kana nĩ kũrĩ na mbura njiganu ,ya kĩrĩa ndĩrahanda. Kerĩ nĩ ndoraga kana mbegũ ĩrĩa ndĩrahanda nĩ ĩkuhota gũtiria kĩmera kĩu. Nĩngĩ wa gatatu, nĩ ndoraga uigĩrĩrĩku wa mbegũ ĩyo ndĩrenda kũhandakana nĩ uigĩrĩrĩku mwega kana nĩ mbegũ njega na kana nĩ njige wega na kũrĩa ndĩramĩruta, kĩhumo, kana kũrĩa ndĩramĩruta nĩgetha ndigathiĩ kũhanda ningĩ ĩngĩ ĩkorwo ĩrarĩ na mĩrimu

Gũkorwo wĩna magetha maingĩ na gũkorwo wĩ na matunda marĩa matarĩ na rĩngĩ matarĩ na mĩrimũ mĩingĩ. Na ningĩ mũndũ nĩ aroraga ũraciarithania mũtĩ ũrĩkũ na ũrĩkũ, nĩgetha ũkamenya atĩ rĩrĩ, maciaro ma mũtĩ ũcio makaima mahana atĩa, kana magakorwo me maingĩ. Kwoguo ũguni ũrĩa mũnene mũno nĩ wa maciaro marĩa makaima thĩinĩ wa mũtĩ ũrĩa ũraciarithia naguo.

Ũigana wa mbura ũrĩa, ĩrĩa ĩraura nĩ ũhutagia mũno wongerereku wa mbembe o na mboco. Na, kĩmera o nakĩo nakĩo nĩ kĩhutagaia ũhoro-inĩ ũcio wa gũkorwo na nĩ ũgũkorwo na kĩmera kana nĩ ũgũkorwo na ũgethi ũkorwo wĩ thĩ

Thumu ũrĩa ũrahũthĩra, hĩndĩ rĩrĩa ũrahanda, na mũtĩ ũrĩa ũkũhũthĩra hĩndĩ ĩrĩa ũgũkorwo ũgĩetha mbegũ ya kũhanda ,indo icio cierĩ, nĩ cikoragwo ikĩ ikĩ ikĩrehe ũmi ikĩ tũmi ikĩrehe ũmithio kana wagi wa mũmera ũcio ũrahanda , nĩgetha magetha magakorwo either me igũrũ kana me thĩ, kũguo thĩiniĩ wa ũhoro ũcio wothe nĩ thumu.

Ũcenjia wa rĩera nĩ ũhutagia mũno ũgethi wa irio, nĩ tondũ rĩera rĩngĩcenjia, na gũkorwo gũtirĩ na rĩngĩ na mbura, kana gũkorwo nĩ kwara mũno, mĩmera ĩrĩa tũrahandĩte, ĩthiaga ĩkomĩrwo, na ũkona nĩ gwakorwo, gũgĩkorwo kwĩna ũmũ mũingĩ, gũgakorwo gũtirĩ rĩu na irio, andũ na magathĩnĩka mũno, nĩ tondũ matingĩkorwo na magetha mega, atangĩkorwo mũndũ nĩ akoretwo na handũ araruta maĩ, nĩgetha ahote gũthiĩ na ũrĩa rĩera rĩikarĩte.

Kũruta magetha mega, magetha mena hinya na magetha maagirĩru, magetha mena indo nyingĩ. Kwoguo wagetha kana mũmera waku ũkĩmera, ũkamera wĩna hinya mũingĩ, na o ũguo no guo ũkaruta magetha mega na maingĩ.

Nĩ kũgucĩrĩria customer na kũmwonia atĩ kĩndũ kĩrĩa ũrendĩa, kana mũkorobia o ũcio ũrendia nĩ mũkũrũ. Na bado nĩ kũmwonia mũkorobia ũcio ũrendia nĩ mwĩru wega, na gũkorwo ũkĩmwonia mũkorobia ũcio nĩ wa, wĩna quality iria ciagĩrĩire yani, nĩ waagĩrĩire hĩndĩ ĩrĩa ũra-

Nĩ kũrora ciringi na ndora, iratwarana atĩa nĩgetha hĩndĩ ĩria mareka ũcenjania ũcio, makamenya kana ihinda rĩu nĩ rĩagĩrĩru rĩa gũcenjania mbeca. Hau nĩ ho mangĩrora maũndũ marĩa maagĩrĩire na then, mamenya atĩ ciringi ríĩgĩ ĩ thĩ kana ndora ĩ igũrũ, hĩndĩ ĩyo mũndũ nĩ amenyaga ekũruta wĩra atĩa.

Niĩ gĩtinjũkaga wega, nĩ cithũkagĩra. Nĩ tondũ wa gũkorwo ciĩna ũrũrũ mũingĩ. Biribiri ĩyo njeke nĩ yo ĩkoragwo na ũrũrũ mũingĩ. Ningĩ biribiri ĩno ĩngĩ nayo ngeeciria nĩ gũkowo ĩkĩhũthĩrwo, na kũhũrwo ndawa. Ndawa ici igakorwo rĩngĩ nĩ cio irarehe thĩna thĩinĩ wa mwĩrĩ wakwa. Niĩ kwoguo itikoretwo ikĩndwara wega.

Nĩ gũkorwo ndĩna irio mĩthemba ĩyo yothe ndĩrenda kũruga, njigĩrĩre hau njoke ndĩmwite. Tũthi nake riiko-inĩ, ndĩmwonie mũndũ ambagĩrĩria gwĩkĩra maguta, ũgacokerera ũgeekĩra rĩngĩ irio, ũgeekĩra tũspices tũrĩa ũrenda kũhũthĩra nĩgetha, ũcoke, ũgacoka ũkamwonia ũrĩa egũcoka aciihũre. Na, kwĩ kĩndũ gĩtangĩtukanio na kĩrĩa kĩngĩ, nĩgetha akorwo akĩrĩ na mũtaratara mwega.

Mbere nĩ kũruta mbegũ cia cio. Ngacoka nganyita, ngaciũa igũrũ, ngacitingangia wega, ngaĩkĩra maaĩ-inĩ. Ndarĩkia gwĩkĩra maaĩ-inĩ, ngathambia. Ngathiĩ riiko ngaci- ĩkĩra, ngaruga gĩtũngũrũ. Ndarĩkĩa kũruga gĩtũngũrũ, ngaĩkĩra irio ciakwa, ngacikaranga wega, ngacoka ngaihũrĩra andũ.

Nĩ kũũa ngothi ĩyo ya igũrũ, ũgacoka ũgatinania maita merĩ, ũkaruta mũri ũcio wĩ gatagatĩ, ũgathambia wega. No ũtherũkie, kana ũthiĩ ũnyite gĩtũngũrũ gĩaku, ũkarange wega, o na no ũtherũkie ũcoke ũkarange. Nĩ ikoragwo i irio njega mũno. Ũgacoka ũgeekĩra tũbiribiri na tũindo tũu tũngĩ wĩnatuo, ũgaciĩkĩra, ũgaciĩkĩrĩra mũndũ thaani-inĩ akarĩa.

Ici tũciĩtaga brokoli nĩ tũcigaga wega handũ hahehu, handũ hatarĩ na rĩera rĩhiũ mũno, na handũ ningĩ hatigakorwo he hahehu mũno, ũgacoka ũgaciga wega ũtegũciganĩrĩra ũgacihe rĩera rĩega handũ hena rĩera itheru, rĩera rĩtarĩ na maũndũ maingĩ, na ũgacimenyerera wega.

Njoyaga mũtu, ngatukania na maaĩ, ngeekira gacumbĩ kanini na gacukari kanini nĩũndũ wa mũndũ ũrĩa rĩngĩ ũteendete cumbĩ mũingĩ kana cukari ũcio mũingi. Ngakima mũtu ũcio wakwa wega ngacoka ngooya ngahiũria ngahiũria, ngathondeka karaũndi gakwa wega, ngahaka tũmaguta. Ngahiũria rĩngĩ. Ndahiũria, ngaĩgĩrĩra rũgeo igũrũ, ngeekĩra maguta, ngaruta. Ndarĩkia kũruta, hĩndĩ ĩyo nĩguo ngũcoka ndĩtũkũnje wega ũndũ ũngĩtheca, ũgeekĩra harĩa ũrasabĩra andũakũ. Atĩ na ũgacoka ũkanyita gatoero karĩa kangĩ uuma nako, ũkaiga mwanya. Ũgacoka ũkamahe andũ arĩa wĩnao.

Thiaga thĩ-inĩ wa thũgũrĩ ya mabũrũri, na ngarora bũrũri ũrĩa ndĩrenda, na nĩ kũ ndĩrenda ume, mũrigo ũcio wĩ nginya ha, ngarora rĩu ma kĩrĩa thũgũrĩ ũrathiĩ atĩa, na mbeca iracenjania atĩa, nĩ getha ngamenya atĩrĩrĩ, ngwĩtia kĩ, na ngwĩtia mũigana wa indo cigana atĩa, ona nĩ ngũrora nginya mũigana wa marĩhi maria mararĩhwo kuma bũrũri ũcio kũrehe bũrũ

Nĩkũruta mbembe, mũgũnda, ĩtarĩ nyũmũ mũno, ũguo nĩngũmĩhihinya na kĩara, njigue ũmũ wayo. Nĩ tondũ kwĩ mbembe ĩngĩgĩkorũo ĩ nyũmũ mũno, na mbembe ĩyo ndingĩkorũo ngĩmĩhĩhĩa. Ngacoka ngoya mbembe yakũa, ngonũra, ngathiĩ harĩa handũ hena makara, ngakorũo njĩkĩrĩte makara makũa, na kanyamũ ga kũigĩrĩra mbembe ĩyo, nĩgetha mbembe ĩyo ngaĩkara ngĩmĩgarũraga, ngĩmĩgarũraga, mĩena yoothe, kĩnya ngatigĩrĩra mbembe ĩyo nĩyahĩa yothe, na hatirĩ handũ ĩtahĩte. Ngacoka ngamĩkĩra, harĩa ndĩramĩcabĩra, ona akorũo nĩ gathani, kana.

Haha ũndũ wa mbere nĩ tũrahũthĩra ngũ nini mũno na kũhũthĩra mariko ma kisasa na ũgakorwo ũkĩruga irio mĩthemba mĩingĩ. Atĩ no ũkorwo na ageni, na ũkorwo na irio nĩ mĩthemba mĩingĩ. Wakorwo na irio mĩthemba mĩingĩ, ũgaciigĩrĩra riiko rĩmwe na ũgakorwo ũrahũthĩra tũkũ tũnini. Kwoguo nĩ ũreka- nĩ ũranyihia ũhũthĩri mũingĩ wa ngũ, na bado nĩ ũranyihia wĩra wa gũtinda ũkĩigĩrĩra, ũkĩigĩrĩra. Kwoguo ũgakorwo ũrahũthĩra riiko rĩmwe na nĩ ũranyihia-.

Njoyaga mũtu, ngacoka ngakorũo ndĩwĩigĩte hau, kando, ndĩna thaburia, ngaigĩrĩra maĩ, ngakia mwaki wakwa. Maĩ magatherũka magatherũka, matherũka, ngatahia ngatigia kiasi kĩrĩa ndĩrenda kĩa maĩ, ngaitĩrĩra mũtu wakwa, kũringana na ngima ĩrĩa ndĩrenda, ngakima wega, ngaiguithania mũtu wakwa na maĩ kinya rĩrĩa ũrĩiguana, ngona ngima ĩyo yakwa nĩyaiguana wega, ngamĩhe ihinda, ngamĩnyihĩria mwaki, ĩkahĩa wega kahoora, yahĩa, ngacoka ngateng'ũra.

Hĩndĩ ĩrĩa ndaharĩria gĩtharĩ gĩakwa wega, indo ici nĩ ndĩcihũthagĩra na gwĩkĩra irio-inĩ icio, hĩndĩ ĩrĩa ndĩrakaranga, nĩ getha igacamia irio ciakwa wega, na ikaiguĩka ciĩna ga taste kamũcamo kangĩ kega, kamũcamo karakũgucĩrĩria, irio ciaku igakorwo irĩ njega, na nĩ iraruta kamũnungo kega, hĩndĩ ĩrĩa ũrarĩa, kana ona hĩndĩ ĩrĩa ũraruga, nĩcikoragwo ikĩruta kamũnungo kega.

Ndathiĩte Gĩkomba kũgũra mũtumba, thiĩte ngĩrĩte ũguo ongereire kũu gatagatĩ, he handũ ndagerire, ngĩigua kũnungĩte mũno, na mũndũ ũrĩa twatwaranĩte nake ngĩmũria nĩkĩ kĩu kĩanunga ũru ũguo, nĩguo anjĩrire nĩ thmaki, na ngĩigua mũnungo ũcio wĩmũru mũno, nginya ngĩthũkĩrwo nĩ nda, ona ndieciragia thamaki niĩ nondĩmĩkĩre kanua. No hĩndĩ ĩrĩa ndacokire gũthiĩ, ngĩkora irugĩtwo, na ngĩheo ĩnduge, ũmũthĩ ũyũ, ingĩmĩona nĩndĩmĩgũraga, na ngamĩrĩa, no ndĩmĩendete ĩhĩu, ĩnjĩthĩ nĩnjiguaga ĩkĩnunga.

Rĩu tũtitinda tũgĩthi kũgũra indo cia goro cia gũthondeka gĩtoero gĩtũ. Nĩ tũthiaga tũkagũra saumu, tũnyamũ tũtũ na tũgakowro, nĩ ginger, tũgakorwo tũgĩĩkĩra irio-inĩ ciitũ na igakorwo inaratha njega, cina mũcamo mwega na igakorwo ikĩgucĩrĩĩria andũ aingĩ, nginya igakorwo itirĩ na goro ũcio mũnene. Ti ta tene ũrĩa twathĩnĩkaga atĩ no mwaka tũngĩakorirwo tũgĩthiĩ gwetha indo iria igũĩkĩra ratha irio-inĩ.

Nĩ ũrarigĩrĩria, rũhuho gũte mwaki waku kuoguo mwaki waku ũgakorũo nĩ ũrakana weega. Okorũo nĩ tabĩacara ũkoretũo nayo, tarĩu ũyũ mũtumia ndĩrona nĩ mbiacara enayo, ya kũendia mandathi, na agakorũo, nĩ akoretũo eheretie rũhuho rũingĩ, rũu rũngĩgiria mwaki wake ũkorũo ũgĩakana weega, kũogũo mbĩacara yake nĩekũruta weega, kahora na ĩhenya.

Nĩkũrĩ magongona tũhũthagĩra ũkĩ gũthiĩ namo, kwogwo nĩ harĩ bata, nĩũrĩ bata mũno. Na nyingĩ ũkĩ ũkoretwo ũrĩ ndawa thĩiniĩ witũ kwogwo na rũrĩrĩ-inĩ bado nĩtũhũthagĩra gũthondeka njohi ĩrĩa tũrakua tũgĩthiĩ kũracia, kwogwo nĩũkoretwe wĩkĩguni thĩiniĩ warũrĩrĩ.

Nĩngoretwo itegũthiĩ nduka-inĩ, kũgura nyama kwoguo nogũcoka kiugũ gĩakwa ,nganyita ngaharĩria irio ciakwa , na igakorwo ina nyama njega na nginya ageni akwa magagĩkena mũno hĩndĩ ĩrĩa ndĩmarugĩire ngũkũ nĩ tondũ nĩ nyama njega , ĩkoragwo ĩhũthũ ĩngĩrĩo nĩ andũ othe ĩtarĩ magatha nĩ tondũ nĩgũkoretwo kwĩna thĩna andũ aingĩ ũkaigwa matirenda nyama ici cia ngombe, mbũri na igagĩkorwo marenda ngũkũ na ĩo ĩtagwo white meat na ĩgakorwo nĩ njega na ningĩ andũ nĩ mara.

Ici nĩindo ũngĩruta mũgũndainĩ waku. Kwogwo ũngĩkorwo wĩmũrĩmi mwega ndũgũbatara nĩgũkorwo ũkĩhũthĩra mbeca. ũrabataroa o gũthondeka mũgũnda waku wega. Kwogwo ũgathiĩ ũkanda miji ciaku ũgakorwo nĩũragetha kuuma mũgũnda-inĩ waku, matunda wĩnamo na o nangwacĩ wĩnacio nĩtondũ nĩũhandĩte .Kwogwo wĩna mũgũnda ndũngĩrwo ũgĩthĩnĩka, hena ũguni mũingĩ thĩiniĩ wa indo icio.

Gĩcigo-inĩ gĩakwa, nĩ gĩkũraga mũno no ithuĩ tũtirĩ hũthĩra ya gũkĩhũthĩra, kwoguo, nĩ tũgĩkoraga nĩ tũrathi tũkarĩma na tũgakorwo tũkĩeheria thĩinĩ wa mĩgũnda itũ. Gĩtũmi nĩ tondũ tũtihũthagĩra. No nĩ kũrĩ andũ ũngĩkora nĩ marathiĩ ũguo magakorwo, ũkona magĩũka kũetha, no ti a ũ kĩruka gitũ, kana -

Nĩ matunda mega na nĩ mateithagĩrĩria mwĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrabatara matunda, kwoguo nĩ kĩndũ kĩega. Na ningĩ thĩinĩ wa hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arĩ na ageni, nĩ matunda mega ũngĩ thiĩ ũtware, wĩkĩre anga tũnyamũi-inĩ twaku, ũkahe ageni, na makenerere.

Nĩndĩmĩhũthagĩra, kũhũra mbiacara nayo, gũtũma mbeca na kwendia kĩndũ na kũhũrĩra mũndũ thimũ ũkamwĩra kĩndũ kĩrauma atĩa nake akoya thimũ agagũikĩria mbeca na kuogwo nganyihia mahinda mahinda magũkorwo ngĩte maingĩ ndĩrĩoharĩa ndĩ ngakorwo nĩndĩrathiĩ, nĩndĩrendia na ngona mbeca ndĩrĩoharĩa ndĩ. Kuogwo mahinda magakorwo nĩnyihĩtiĩ ngakorwo ndĩna mahinda maingĩ makũruta mawĩra makwa na ngakorwo ndĩna ngĩhota gũkinyĩra mũndũ. Tomũhaka atĩ thiĩ njoe ngari, thiĩ nginya harĩa arĩ, twaranĩrie. Kuogwo nĩtũkwaranĩria na thimũ, kuogwo mau nĩmo maũndũ mamwe.

Thĩkũ ici nĩ tũranyita, tũkaruta mbegũ, tũgacoka tũkomithia irenge reu. Twomithia, tũgacoka tũgatwara gĩthĩi ũgatheĩo ũgatũĩka mũtũ, mũtũ ũcio tũkahũthĩra ta curũ kũrũga curũ na curũ ũcio nĩ mwega mũno nĩ tondũ wĩna indo ciothe nĩ ũgũkorwo wĩ curũ wĩna hinya. Ningĩ nĩ tũracoka tũkahũthĩra na kũnyita irenge reũ ũgatherũkia weega ũgatukania na mũtũ waku ũgakima weega ũkaruga cabaci ciaku na ĩgakorwo ĩrĩ cabaci njega ci na kara njega ĩra gũcirĩria andũ ona ageni magĩcirĩa makaĩgwa gĩ kĩndũ kĩega mũno, ũgũo nĩ gũcenjetie.

Ndathire bengi, ngĩĩciria kwĩna raini nene mũno, ngĩona hũthĩre ATM. Ngiuma nahau nja, ngĩkora macini. Ndiamenya macini ũrĩa. Ngĩingĩra, ngĩng'ang'ana na macini, ngĩgiana na macini, ngĩgiana na macini. Rĩrĩa ndagianire nayo mũno ngĩrigwo ngwĩka atĩa, ngiuma. Ngĩona andũ matiraingĩra hau, ngĩthi ngĩingĩra macini-inĩ, ngĩthi ngĩambĩrĩria kũhihinya. No nĩ atĩ ndiamenyete wega, ndacokire gwĩta mũrangĩri ũkoragwo hau nja. Ngĩmwĩra oke anyonererie na nĩ anyonereirie nĩ tondũ nĩ ndathĩnĩkĩte mũno na ndiendaga kũara raini bengi.

Thimũ nĩ ĩkuaga mbeca nyingĩ iria ũngĩkorwo ũgĩthiĩ kũgũra indo nacio, na wage gũkorwo wĩna wasiwasi nĩ tondũ mbeca nĩ ũramenya ci handũ hega ciigĩtwo hau MPESA-inĩ. Wakinya kũrĩa ũragũra indo, no gũthiĩ ũkarĩha na thimũ ĩyo. Kwoguo maũndũ mau nĩ mahũthĩtio mũno nĩ thimũ na nĩ tũkeneire ũtungata ũcio, nĩ tondũ nĩ ũtungata mwega wa gũkorwo ũgĩkua mbeca ciakũ na thimũ. O na nĩ ĩkoretwo ĩrĩ bengi, ũgakorwo ndũrenda kũhũthĩra mbeca, ũgeekĩra hau thimũ-inĩ yaku cigaikara nginya hĩndĩ ĩrĩa ũkeenda.

Nĩ irĩ na ũgĩtĩri nĩ tondũ o kambuni nĩ irĩ mũtaratara ũrĩa ihũthagĩra wa kũrĩha marĩhi marĩa irarĩha. Then, nĩ magĩrĩirwo ningĩ gũkorwo na security nene ya gũkorwo ĩkĩrũgamĩrĩra marĩhi mau mao nĩgetha gũtikagĩe na tũrĩanĩme tũrĩa tũũkaga ningĩ tũkaingĩrĩra na tũgakorwo tũkĩingĩra-

Nyambagia gwĩciria ũhoro wa ũrĩa rĩera, rĩera gũthiĩ rĩgĩcenjagia thĩ-inĩ wa bũrũri witũ, kũmwe gũgakorwo me gũtirĩ na mbura, kũngĩ kwĩna mbura nyingĩ, kũngĩ gũgakorwo gũtirĩ na ũingĩ wa irio, irio igakorwo nĩ inyihĩte, nĩ rĩo nyambagia gwĩciria ũhoro wa indo ta icio. Na ningĩ no gũkorwo na ũhoro wa population ya andũ, ũingĩ wa andũ, gwĩ kũndũ kwĩna andũ aingĩ, gwĩ kũngũ kũngĩ gũtarĩ,

Hĩndĩ ĩrĩa ũragũra kĩndũ, ũkahũthĩra mbeca iria ci thimũ-inĩ. Ũgakorwo nĩ wũigĩte mbeca ciaku wega thimũ-inĩ, na ũgakorwo ũrakua kĩwango kĩnene kĩa mbeca na thimũ yaku. Kwoguo o kũrĩa ũrĩ, o harĩa arĩ, no ũkorwo wĩ mũgũnda na nĩ ũrenda kĩndũ, ũkarĩha, ũgeetia kĩndũ kĩu ũgacoka ũkareherwo.

Nĩmarũgamagĩrĩra mũmemba wao, rĩngĩ angĩona oru, nĩ tuge nĩ athiĩ nĩ akua, na he kĩgĩna kĩnini tũkoragwo tũkĩruta thĩ-inĩ wa mbeca iria tũkoragwo tũkĩiga, kĩgĩna kĩu nĩ kĩrũgamagĩrĩra mũndũ, na nĩmathiaga makarũgama na mũndũ ũcio, ona nĩ mamũthikaga. ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ maheanaga ngombo, ngombo iria itarĩ na mbeca nyingĩ iria ũrachajwo ũgĩcokia, na magacoka magakorwo marakũhũrĩra maita matatũ angĩ, angĩ maita merĩ ma mbeca iria ũhotete kũigithia, koguo no ũkorwo ũkĩruta biacara, mũno mũno nĩ nyendete ũhoro ũcio wa gũthiĩ gũkua ngombo na ũkahũrĩrwo maita, nĩ tondũ wĩ biacara-inĩ yaku yanyiha, nĩ ũthiaga ũgakorwo nĩmarakũ

Nĩ gũkorwo ũndũ ũyũ ũrokire ũrakora nĩ tũrarutaga mbeca ingĩ, ikaingĩra kwa NHIF, na igakorwo nĩ tũrakoretwo andũ amwe tũrĩhĩte, ũcio nĩ ũndũ ũmwe ũrakorirwo ũndakarĩtie nĩ tondũ tũratuĩkire no tũhingũrire, ningĩ nakuo gwa SHA, nakuo ũkorwo ũgĩtwarana na SHA, na wambĩrĩrie kũruta ta wĩ mũndũ mwerũ, koguo mbeca iria warutĩte harĩa kabere, igathiĩ igateyanĩrio. Ũndũ ũngĩ nĩ ta kĩũndũ kĩrĩa tuonĩre, mũtimia ũcio nĩathiĩte, agakorwo nĩ arĩhĩte SHA yake nĩ ahingũrĩte no nĩ a a accuse irwo na agĩtuĩka ena mahĩtia nĩ tondũ athire kwĩ mũnene ũrĩa mũ

Nĩ tondũ nĩ ndĩrona mbei cia indo iria ciothe ingĩkorwo ngũrĩte. Kerĩ nĩ ndĩrona mbeca iria cituĩkĩte cia kũkorwo ngĩrĩhĩra igoti, na igoti rĩrĩa ndĩrarĩha. Ningĩ, rĩthiti ĩno nĩ ndĩrona ĩna mũhũri, ũcio nĩ ũndũ ũngĩ, na nĩ njaine. Kwoguo nĩ rĩthiti ĩna wũigĩrĩrĩku mũingĩ kwoguo hatirĩ ũndũ ũngĩkorwo ũkĩhĩtana. Na, ĩna ndĩti, na kũrĩa yumĩte, nĩ rĩthiti njega.

Wa mbere nĩ ndathumbũkire mũno nĩ kũrigwo kũrĩa gũthiĩ kũgĩra akaũnti ĩno na ngĩcoka ũrĩa wanjeretheire ngĩgeria kũingĩra na thimũ yakwa ĩgĩthumbũra mũno, rĩu ona ndaumanirie na kuma harĩa ndarĩ nĩgetha thiĩ njethe mũndũ ũrĩa ũngĩndeithĩrĩria nĩgetha ngorwo ngĩhota gũthi kũhingũra akaunti ĩyo nĩ tondũ tũtiatarĩirio wega, twerirwo naihenya na tũtiatarĩirio wega ũrĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũhingũra.

No meekĩre maũndũ mothe thĩinĩ wa akaunti ĩno, mũndũ akaaga gũkorwo akiuma harĩa arĩ na gũthiĩ gũetha huduma kũndũ kũngĩ. Agakorwo akĩĩrutĩra wĩra o harĩa arĩ na thimũ yake. Hĩndĩ ĩyo nĩ ũgũkorwo, nĩ megũkorwo mahũthĩire andũ mahinda ma gũkorwo magĩthiĩ na makahũthĩria andũ mũrigo wa gũkorwo ũgĩthiĩ, ũgathiĩ wabici ũgakora rĩngĩ gũtirĩ na mũndũ, ũgathi wabici ũgakora o na andũ arĩa mekuo mati- kana macini iria ciĩkuo ci thĩ, ũkeerwo atĩ nĩciagũithia mĩtambo, ũndũ ta ũcio. Kwoguo mangĩĩkĩra ũhoro ũcio ũkorwo ũrĩ thimũ-inĩ ũngĩkorwo wĩ raithi.

Nĩ kũraringana nĩ mũigana atĩa ũrenda kũruta MPESA-inĩ ũtware bengi yaku. Na ningĩ nĩ kũraringana na, okorwo nĩ ta igana rĩmwe, nĩ kũrĩ mbeca iria irĩhagio. Kũringanaga na kĩwango kĩrĩa kĩa mbeca iria ũrenda kũtwara thiĩnĩ wa bengi yaku kana kũruta thĩinĩ wa bengi yaku.

Nĩ gũkorwo mũndũ nĩ ararutĩra wĩra harĩa arĩ na akorwo tu ena kĩndũ kĩrĩa arahũthĩra. Ti kũrĩ marahũthagĩra thimũ, ti kũrĩ marahũthĩra laptop. Kwoguo nĩ manyihĩtie mũno na magatũma andũ aingĩ makorwo makĩruta mawĩra maingĩ. No ũkorwo wĩna mawĩra haha, na nĩ ũrakorwo ũkĩruta wĩra o na ningĩ o na gwaku mũciĩ nĩ tondũ o ũrathi ũgaikara thĩ, ũkaruta wĩra ũrĩ o harĩa a ũrĩ. Kwoguo maũtungata mau nĩ maagĩrĩire.

Aya nĩ arĩmi a iria maũnganĩte hamwe, magakorwo magĩtwara iria handũ-inĩ hamwe na hakoneka hena ũndũ mareka. Rĩngĩ nĩ mathondekete gĩkundi kĩu gĩgakorwo nĩ marahota gũthiĩ na makakua mbeca, magathiĩ mageekĩra mahiũ-nĩ mao, magacoka magakorwo makĩnyita mahiũ mau mao makaruta iria. Magakorwo manyitanĩte hamwe, magakorwo makĩendia me hamwe.

Nĩ wendia wa shares, nĩ tondũ mũndũ nĩ anyitaga mbeca, ũgathiĩ ũgaikia kũndũ ta kũu. Tondũ ta rĩu niĩ nĩ ngoragwo na Mumias, Mumias nĩ ngoretwo ngĩgũra, na ngakorwo ngĩendia, ngakorwo ngĩhũthĩra broker nĩ tondũ nĩ ndĩrathiĩ ngeekĩra mbeca, nĩ ndekĩrire mbeca ciakwa kũu na ngoretwo ngĩkenera o na kĩrĩa ndĩrona. Rĩu, kĩndũ kĩrĩa gĩkoretwo mũno gĩkĩngenia nĩ ĩyo ya Mumias tondũ nĩ ngoretwo ngĩthiĩ nambere na ngoona nĩ ĩrathiĩ ĩgeeka wega maita maingĩ, nĩ tondũ kũrĩ na ingĩ ciathire igĩkwama.

Njagĩrĩiruo nĩ gũcoka kũrĩ ndagĩtarĩ, ũrĩa ũrathondekete, nĩ tondũ nĩ we ũngĩmenya wega ,ndawa iria agĩrĩiruo nĩ kũnjenjeria, kũringana na mũrimũ ũrĩa ndĩ naguo nĩ tondũ ndiagĩrĩiruo, nĩ gũkorwo gĩcoka gũthi kũũria mũndũ ũrĩa ũtathondekire, na kana ũrĩa ũtoĩ thĩna wakwa, nĩ tondũ aingĩ makoragwo rĩngĩ thĩiniĩ wa pharmacy matikoragwo makĩmenya mũrimũ ũcio wagĩrĩiruo nĩ kũheo ndawa irĩkũ ,no makorwo magĩthoma ndawa ĩrĩa wandĩkĩirio hau, agakũhe yo.

Wĩmwega ndagĩtari? Ngoretwo ngĩkorora na ndakorora ndiraruta gĩkorora. Na no ngoretwo ngĩigua ruo gĩthũri, gĩthũri gĩakwa hĩndĩ ĩrĩa ndĩrahihia, ngaigua nĩ ndĩraigua karuo karauma nahau thĩiniĩ, karuo ka sharp karuo kena ruo rũingĩ na ngakorwo nĩndĩraigua heho ngainaina mũno, ona ndekĩra burana ngakorwo nĩndĩraigua heho no nĩndĩrathigina.

Mũrĩega? Ndĩrenda gũthiĩ thibitarĩ na ndiramenya njĩra ĩrĩa ingegera, na ndĩrenda gũthiĩ thibitarĩ wa Gatũndũ. Ngũgera njĩra ĩrĩkũ? No mũnyonie? Na kana no mũnjĩre ũrĩa ingĩthiĩ, kana mũnjĩrĩre ngari iria ingĩhaica nĩgetha nginye thibitarĩ wa Gatũndũ?

Ndĩraigwa ngĩrĩo nĩ mũtwe, na ũrandĩĩra haha ũguo mbere na ũndĩte gwa thikũ igĩrĩ. Ndaambĩrĩirie kuuma ira, o na ũmũthĩ na ndurĩ ũratiga, na ũrandĩa ũtukũ na mũthenya. Ngacoka ngakorwo nĩ ndĩra korora na ndĩra ruta gĩkorora, na kũũmbũka gũkũ iromo-inĩ, na kũmira mũno, nĩ ndĩramira mũno. Na ngakorwo nĩ ndĩraruta kĩmira kĩa maaĩ, kĩmira kĩhana maaĩ.

Ndwagĩrĩrwo nĩkũgia nganja na ndagĩtarĩ na ndawa iria akũhe nĩ tondũ wathiĩ hau wĩ mũrwaru na wamũhe thĩna ũria wĩnaguo na ndagĩtari nĩahetwo ũgĩ wa kũmenya nĩ thĩna ũrĩkũ ũrakũgia, na nĩ ndawa irĩkũ wagĩrĩirwo nĩgũkorwo ũkĩhũthĩra, ũtangĩkorwo nĩũthĩite ũkaheo ndawa ici ũkanywa ikaga kũruta wĩra na nĩgũthĩaga ũguo, ũgathiĩ ũgacenjerio ndawa iria ũrahũthĩra, agakũhe ndawa ingĩ, no wathiĩ o ũgereire kwĩ ndagĩta.

Gĩkũyũ na Mũmbi nĩ matũonereirie wega ũrĩa kwagĩrĩirwo nĩ kũgũranwo, nĩũndũ wa andũ arĩa marĩ kuo hĩndĩ ĩyo, na ũcio nĩguo ũgĩkũyũ urĩa tũtũrĩte tũrũmĩrĩire, ũrĩa gĩkũyũ magũranaga. O na ũmũthĩ ũyũ, tũgũranaga gĩgĩkũyũ, tũkahũthĩra indo iria mahũthagĩra nĩkuo tũkoretwo tũkĩhũthĩra.

Ngoretwo na mũrũaru ũyũ na nĩ ndĩramũrehete kũu thibitarĩ na mũkamũthondeka na nĩ akoretwo akĩhũthĩra ndawa, no rita rĩrĩ ndawa iria mũramũheire athumbũrĩte mũno ona ndionete ũndũ acenjetie kũoguo nĩndĩrona hena thĩna kana nĩ ndawa iria twakĩmũheire na nĩndĩramũhe ndawa wega itaratwarana na thĩna wake. Nĩngũragia kana no ndĩmũcokie kana ngwĩka atĩa.

Maũndũ marĩa makora magĩkwo, mau nĩmo mathiaga na mbere onao gwĩka na makonio, magakoragwo me magongona-inĩ marĩa tũrathiĩ tũgĩkaga. Kuoguo o andũ magaciarwo, magoka magakora, maũndũ maya nĩmekagwo, maya matiĩkagwo, maya nĩmo twĩkaga. Kuoguo andũ mathiaga, o kũringana na ũrĩa ũrathiĩ ũkũrĩte ũkĩonaga aciari aku ũrĩa mareka, aciaria aku mareka atĩa, maũndũ mau nĩmo mũndũ athiaga abuatĩte, nacio ciana caiku ona cio igathiĩ ibuatĩte maũndũ marĩa ũrathiĩ ũgĩkaga. Ũguo nĩguo ũndũire witũ ũthiaga ũkũrĩte.

Wĩ mwega ndagĩtarĩ? Ndacoka haha thibitarĩ na nĩ ndĩrokĩte kiumia gĩkĩ kĩrarĩ ho, na he ndawa ndaheirwo. Na ndaheo ndawa icio ndathi ndanyua, nĩ ndĩra- nĩ njokete kũona o ndanyua ndawa icio, nĩ ngoretwo ngĩĩthũa na ngaima thundo. Thundo ikagĩa, na mbere ĩyo ndiraimaga, na thĩna wakwa ndirarĩ gwĩthũa. No rĩrĩa ndĩraambĩrĩirie kũnyua ndawa icio nĩguo ngoretwo ngĩona thĩna ũcio nĩ ũroka na ngethũa mũno. Ndameria ngaikaranga, ngakora rĩu ningĩ ũndũ ũcio nĩ wamba kũhũahũa. Ningĩ rĩrĩa ndĩthiĩ ndĩcimerie, ngaigua nĩguo ndĩraigua gwĩthũa mũno. Kwoguo ndĩrona ndawa ici tarĩ cio ĩrathũ-

Mahĩnda-inĩ maya tũtirahũthĩra kandi ya NHIF tũrerwo tũhũthĩre SHA. Koguo mũndũ e rĩgĩstithie na SHA. No hĩndĩ ĩrĩa tũrahũthagĩra kadi ya NHIF, mũndũ nĩ arathiyaga ũkaneyana kandi yaku, wanengera ndagĩtarĩ akarora ka nĩũrĩhagĩra ũkorwo nĩũrĩhagĩra o mweri akorwo nĩ gũkoma ũkomete ũkerwo ũrĩhe mwaka mũgĩma nĩgetha ĩcoke ĩkũrũgamĩrĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũkorwo ũkomete na hĩndĩ ĩrĩa ũrakorwo ũgĩthiĩ ũgathondekwo hĩndĩ ĩyo, hĩndĩ ĩyo nĩĩroragwo ka nĩrarĩhagĩrwo hingo ciothe o mweri o mweri na angĩkorwo nĩũrakoretwo ũkĩrĩha o mweri o mweri nĩũrathiyaga ĩgakũrũgamĩrĩra ũgathondekwo na ũkauma na ũtarĩ na marĩhi ũrarĩha.

No ũkorwo ũwaine na mũndũ wĩ kũu thĩinĩ wa Huduma Centre kana mũndũ wĩ thirikari-inĩ na ũhũthagĩra, ũkoretwo akĩruta wĩra na Huduma, mũndũ ũcio no agũteithĩrĩrie. Ningĩ, no ũhũthĩre njĩra ya gũthiĩ ũkĩhongane, ũneane kanyamũ kanini nĩ getha ũteng'ererio marũa maku na nĩ getha ũhote gũthiĩ thabarĩ yaku na ihenya angĩkorwo ũrĩ na ihenya rĩnene na no kwĩaria ũheane kanyamũ kanini.

Ingĩmwĩta kando ndĩmwĩre, tiga kũnegenera andũ aingĩ, nĩtondũ wanegena hau harĩa andũ, onao mokire tene na nĩmarĩte raini. Ningĩ nondĩmwĩre athie eyarie mbere ya andũ acio narĩngĩ nomamwĩiguĩre na ama amere thĩna ũrĩa thĩna ũrĩa arĩnaguo nĩgetha akĩheo raini. ũndũ ũngĩ noathie eyarie kũrĩa arĩa arahudumĩra andũ acio na angĩyaria kũrĩo , mũndũ ũcio noatethiĩke ategũtinda akĩnugunĩra mbere ya andũ.

Ingĩthiĩ njethane na mũnini wa cibu wa gwitũ, nyambe njarie nake ndĩmũrie ũrĩa mũtaratara ũrĩa mũndũ ahũthagĩra, njoke thiĩ gwĩ cibũ wa itũra rĩakwa, njarie nake na ndĩmũĩre woni ũrĩa ndĩnaguo, ndacoka ahe mũtaratara ũrĩa ngũhũthĩra nĩjũĩ nĩ kũrĩ marũa maimaga kwa NACADA menye wabici ciao, thiĩ kuo na heo marũa nigetha hote gũkorwo ngĩũka kũendia njohi itũra-inĩ.

Nĩ abataranĩtie passport yake, kĩbandĩ gĩake, na marũa ma mbiacara ĩrĩa araruta kana arenda kũruta. Akorwo akĩmenya arenda kũruta, kwendia kĩ, na arenda gũtwara kũ. Kwoguo maũndũ mau mothe akorwo arĩ namo na akorwo na PIN ya KRA. ĩyo akorwo nayo, nĩ egũkorwo agĩteithĩka.

Wa mbere, ingĩenda kwamba kũmenya kana hena mũndũ ũkorirwo ona, hagĩe na mũira ũmwe, njoke thiĩ nginya gwa cibũ mũciĩ, ndĩmwĩre ũhoro ũcio wothe, na njoke ndĩmwĩre oke one, hĩndĩ ĩyo gĩmenyaga ndĩna mwĩra, ũrĩa wonire atĩ nĩona ng'ombe icio ciĩ kũu, acoka aciona cigĩcoka, rĩu ona mũndũ ũrĩa ikũrĩte gwake angĩkana ,nĩngũkorwo ndĩna mũira ,na cibũ we mwenye one ng'ombe nĩcigĩrĩte mugũnda na ikũgerete ha, na cirĩte.

Ingĩthiĩ nginya gwake ndĩmũrie, "wĩ mwega? Rĩu kwĩna mũndũ ndĩreerirwo nĩ arathire arate gĩko handũ harĩa hakoragwo na njĩra, na nĩ aronirwo nĩ andũ aingĩ nĩ tondũ kũrarĩ na andũ aingĩ hau. Na rĩu nĩ ngwenda ũmenye ũrĩa ũgwĩka, na ũthi wambe ũmũrie, ũrore kana nĩ egũĩtĩkĩra. Aga gwĩtĩkĩra, tũthi kwĩ muingĩ, mũingĩ ũrĩa warĩ ho nĩgetha o nao marute riboti kana nĩ ma, kana nĩ maheni, na kana nĩ we. Rĩu hĩndĩ ĩyo no akinyũkĩrio makinya."

Mũrĩega, ũmũthĩ ndĩrenda tũarĩrĩrie ũhoro wa rĩera, ũrĩa rĩcenjagia. Nĩ tondũ thikũ ici, kana ihinda-inĩ rĩrĩ, nĩ gũkoretwo na maũgarũrũku maingĩ ma rĩera kũringana na mũtũrĩre ũrĩa tũraikara. Nĩ gũkoretwo gũtekuura, nĩ gũkoretwo rĩmwe kwĩna mbura nyingĩ, na hĩndĩ ĩrĩa rĩera rĩacenjia, nĩ twagĩrĩirwo o na ithuĩ tũkĩĩmenyerera mũno. Nĩ tondũ kũngĩkorwo kwĩna rĩera rĩa heho, nĩ twagĩrĩire nĩ kũmenya twagĩrĩrwo nĩ kwĩhumba atĩa, na twagĩrĩire nĩ gũkorwo-

Wĩ mwega mwarimũ? ndoka nĩgetha tũmenye mwana wakwa harĩa tũngĩmũteithĩrĩria, nĩ tondũ nĩ ndĩrona nĩ arathoma wega, ona akorwo he handũ agĩrĩirwo nĩ kuongerera ekĩre bidii na nĩ ndĩrenda akorwo arĩ ũmwe ũreka wega , rĩu nĩ ndĩrenda kũmenya kana mabuku mothe enamo? okorwo ndarĩ na mabuku mothe , mabuku marĩa arabatarania, mabuku marĩa mothe mangĩmũteithĩrĩria nĩgetha ahote gũkorwo akĩongerera gĩthomo kĩu gĩake kana marks icio ciake, na nĩgetha akorwo agĩka wega, ndĩrenda tũnyitanĩre nawe tũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe, nĩgetha harĩa we wona agĩthiĩ thĩ ũkanjĩra, na niĩ harĩa ndona hatirathiĩ wega ngakwĩra , na nĩgetha mwana ũcio wakwa tũmũ.

Njeri thikũ ici nĩ ũrathaka mũno! ũkoretwo ũgĩĩka wega, rĩu ndĩrakũhe wĩra, ndiũĩ kana nĩ wĩra mũingĩ ũraheo nĩ aciari aaku? Ndirona ũgĩĩka kũringana na ũrĩa ũrekaga hau kabere na mbere nĩ ũrathiaga ũkaruta wĩra waku wegaa na ngoka ngarora ngona nĩ wĩra mwega. Thaa ici tanjĩra nĩkĩĩ kĩũru. Nigetha tũthondeke, tondũ rĩu wathiĩ ũũguo nĩ ũkuuma maksi-inĩ iria ũrarĩ nacio na nĩ ũreakaga wega na nĩ ndĩrenda ũgakorwo ũrĩ mwana ũrĩa mwega mũno, ngakenerera nĩ ũndũ wa kĩrĩa agokorwo akĩgĩa.

Baba wa Njeri, Njeri nĩakoretwo agĩthoma wega ona homework yake ndamũhee nĩndĩrona nĩarathie wega. Ona korwo kwĩ rĩmwe ndĩronete ta he gathina no nĩtwaranĩirie nake nakĩnjĩra thĩna harĩa ũrokagĩra no rĩu nĩtũthondekete na nĩndĩrona Njeri nĩareka wega. Rĩu ũndũ ũria ndĩrenda twĩke na nĩgetha tũtwarane wega hĩndĩ ĩrĩa agĩa na thĩna kana agwĩtia kĩndũ ĩtĩkagĩra kũmũnengera kĩndũ kĩu na nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra okorwo nĩta ibuku ibuku rĩu ũkamũgũrĩra ũkehinyanĩrĩria tu ũkahota kũmũgũrĩra na nĩgetha tuone kana nĩekuongerera, no nĩekoretwo agĩka wega ndakoretwo e mwana mũru nĩkoretwo e mwana mwathĩki na nĩndĩreciria nginya mũciĩ gwaku nĩguo akoretwo.

Athiĩ aĩngĩre obici, aranĩrĩe na mũndũ ũrĩa agũkora haũ obici-inĩ, amũurĩe ũrĩa gũthĩaga nĩgetha amenye harĩa akũambĩrĩria na amenye kĩndũ kĩrĩa arabatarĩkana nĩgetha athiĩ eyandĩkĩthĩe, arĩkia kwĩyandĩkĩthia nĩagũcoka onererĩo no ũcĩo wamũonĩa ũrĩa egũthiĩ, nĩgetha athiĩ akĩnyũkĩthetie makinya nginya onĩo nginya kĩrathi kĩrĩa agũkorwo agĩthiĩ na kũrĩa agũkorwo agĩ...

Ũranyitĩirwo kũũ na nũũ ũcio ũrakũnyitire? He mũndũ ungĩ wĩrĩte kana no niĩ? Rĩu angĩkorwo hatirĩ mũndũ ũngĩ wĩrĩte tũkwamba tuume haha tũthiĩ thibitarĩ wambe ũcekwo ũrorwo, nĩ getha ũmenyeke kana nĩ ma ũguo ũranjĩra nĩguo. Njoke ngwĩre atĩrĩ ndũkamake, rĩu ti rĩrĩa andũ marathiaga makaga kũmenywo ũria megwĩkwo nĩũkũheo dawa na nĩ ũkũhona na nĩ ũgũkorwo ũrĩ mwega. Ndũkaigue thĩĩna na mũndũ ũcio-rĩ onake ona angĩnyitwo we ndũngĩkorwo wĩna thĩna tondũ nĩ ũgũkorwo ũkĩmenyererwo nĩ thirikari thikũ ici ti ta hĩndĩ ĩrĩa yarĩ ya

Ngũmetĩra intabiũ ya kũmarora, ndĩmere indo iria ndĩrabatarania, ndĩmere mũndũ oke na, naacoke onanie atĩnĩarutĩte wĩra handũ hangĩ. Othe ndĩmanyite ndĩmekĩre handũ hamwe, rĩu thiĩ ngĩroraga maũndũ mao na mũndũ experience ĩrĩa akoretwo enayo na wĩra arutĩte ihinda rĩigana atĩa na kũrĩa andĩkĩtwo nĩko na gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire akorwo atarĩa wĩra-inĩ ũcio rĩu nĩgetha menye kana nĩngũkĩ

Ingĩamba thiĩ nyambe nyandĩkwo wĩra ,ndaruta wĩra nĩngũcoka menyane na andũ arĩa makoretwo nao makĩruta wĩra kũndũ kũu. Acio nĩngũkorwo ngĩaria nao namenye wega mĩtaratara ĩrĩa makoretwo mahũthagĩra. Okorwo tiũgwo nothiĩ ũrwo ngũkorwo ndutĩte ihinda, nĩtondũ ndingĩthiĩ nyandĩkwo o hĩndĩ ĩo na nyambĩrĩrie kũria ũhoro wa nyongerera, kwogwo nĩngwĩhe ihinda rĩa kũruta wĩra, ndarutaruta, rĩu hĩndĩ ĩo nongorwo ngĩoria ũhoro ũcio wa kũ

Ũka na indo icio ciandĩkĩtwo hau ciothe, wĩharĩirie wega, no ũkĩmenye ũrĩa mũndũ agĩũkakaga initabiũ ahana. Na ningĩ, wokorwo nĩũrĩ na experience i ti hĩndĩ ya mbere ya kwambĩrĩria ya kũruta wĩra ũyũ, no ũkorwo ũrutĩte wĩra kũrĩa guothe ũkoretwo ũkĩruta wĩra-rĩ, ũka na civi yakuo nĩgetha wonanie wanaruta wĩra na nĩũrutĩte wĩra ũcio kũndũ kũngĩ.

Ndĩrehoya tondũ nĩ nyongereire gĩthomo giakwa, na ngarĩkia, na rĩu nĩ ndĩrona nĩ nginyĩte atĩ nĩ ngoretwo ndĩna gĩthomo kĩagĩrĩru, ingĩhoya kana no nyone wĩra mũnenanene, na nĩgetha ngorwo tũkĩrutithania wĩra na inyuĩ, na nĩgetha ona mũcara, kamũcara gakwa gakorwo karĩkega, na kahote kũndũgamĩrĩra, nĩkĩo ndĩrathire na ndĩrongerera gĩthomo.

Kũmageithia, ũkainamĩrĩra hanini, ũgacoka ũkamaarĩria na gĩtĩo kĩingĩ. Na ũkenda kũmenya wĩra ũrĩa mararuta, na kũmatũgĩria. Handũ ũkĩaria ũkamahe ngoga, ũkamonithia he mawĩra mararuta na nĩ mararuta wĩra mwega. Gĩtĩo, nĩguo wonanagia gĩtĩo.

Nĩ tondũ wa interecti ĩria makoragwo menayo, na kana gwĩtĩgĩra gũkorwo no ũkue mbeca icio rĩngĩ ũthie ũremererwo ni kũrĩha, nĩ monaga andũ nĩ makoragwo magĩtenyerio mũno na ũgoka ũgakorwo ũgĩtahwo indo ciaku ũgakorwo ũrarĩ na indo ũgacoka ũgakora ndurĩ na indo nĩ tondũ nĩ ũkire gũtahwo. Na thiĩnĩ wa komunitĩ yakũ nĩ ũgũkorwo ũgĩconoka mũno, nĩ tondũ nĩ ũkũmenyeka nĩ andũ othe, nĩ wathire ũgĩkua na ũgĩthiĩ ũkĩremererwo.

Nĩ magongoona marĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩĩka tũrĩ Agĩkũyũ, nĩ tondũ nĩ kũrĩ magongoona marĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩrũmĩrĩra, marĩa tũkoretwo tũkĩonio nĩ aciari aitũ. Kwoguo magongoona mau ma ũmũgĩkũyũ, no mũhaka tũkorwo tũkĩrũngũria mũno na tũkĩmeeka na tũkĩmahinyĩrĩria gũkorwo nĩ tũrameeka, na tũgakorwo o na ciana ciitũ nĩ tũracithomithia. Rĩu magongoona mau nĩ marĩ bata mũno mũno makĩria.

Mwana aciarwo nĩ arĩagĩrwo njahĩ, na akarutĩrwo mbũri ya kũrutĩrwo igongoona, nĩgethe etĩkĩrĩke thĩiniĩ wa rũrĩrĩ na thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩyo yake. Agacoka, he maũndũ mathiaga nambere, akaheo iheo na agacoka agatuo rĩtwa kũringana na nũ waciarwo.

Athuri agongoria nĩo makoragwo na igongoona rĩrĩ, na igongoona rĩrĩ nĩ rĩa ciana iria iraima kĩwango gĩkĩ, marũgio kĩwango kĩu kĩngĩ nĩgetha matuĩke nĩ marua. Na he magongoona marĩa meekagĩrwo nĩ athuri acio agongoori. Agongooria acio nĩo mamabundithagia na makameekĩra magongoona mothe marĩa maagĩrĩire.

Atumia matiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩrua nĩ tondũ ona indo iria mangĩkorwo makĩruithio nacio no ikorwo ina thĩĩna wa kũmarehera mĩrimũ kana gũtambia murimũ kuuma mũndũ ũyũ gũthiĩ kwĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ. Kwoguo haha nĩ tũratambũra ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ getha mũndũ akorwo e healthy na atarĩ na mathĩĩna o moothe

Ũyũ nĩ Raila Odinga na mũndũ ũgũĩtwo President Ruto na nĩ marenda kũnyitithania bũrũri witũ, na nĩgetha ũtuĩke na rũrĩrĩ rũkorwo rwĩ kĩndũ kĩmwe. Gũkorwo gũtarĩ na buruga na mbaara nyingĩ thĩinĩ wa bũrũri. Nĩkĩo manyitanĩte na makageithania, na makenda makorwo, makorwo me thirikari-inĩ na makiaria rũmwe.

Kũrabatara ũkorwo ũthimĩtwo na ũkamenyeka mũrimũ ũrĩa wĩnaguo na ũkamenyeka ndawa iria waagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩhũthĩra. Then nĩ waagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩmenya thĩna ũcio waku ũhana atĩa na ũkinyĩte ha, nĩgetha ũkorwo ũkĩaranĩria na mũtaaramu ũrĩa ũngĩkorwo agĩkũrigita na akorwo agĩkũmenya.

Tũthiaga ngurario, ĩyo nĩyo twĩtaga ũhiki wa Ũgĩkũyũ. Tũgathiĩ tũkaguraria kũrĩa tumĩte, he indo iria ibataranagia, indo icio ciothe ũka make sure nĩ waruta. Wathiĩ wabanga na mwaruta indo icio ciothe, na warĩkia kũruta na mũkarĩkia gũtarana maũndũ mothe, ũgatuĩka rĩu nĩwarĩkia kũracia na rĩu nĩ waguraria. Watuĩka nĩ wa guraria, hĩndĩ ĩyo nĩguo wetĩkĩrio atĩ kana gwatuĩka nĩ wĩkĩte ũhiki wa Ũgĩkũyũ.